Kadolita enkiteng'ena nagira endelea tenewuaji egira iltung'ana soma etii logira soma bookuyi netii logira ai soma too mashinini netii logira aosh esimui kajo kagira aikilikuan iltung'ana enkiteng'ena arashu egira aitengeng'enisho nadolita etii iltung'ana otonitite anyu peyie eiteng'ene netii egira aitiring'a anyu peyie eiteng'ene nadolita Ajo kegira aitiring'a tenewuaji aitobiraki ketii iltung'ana egira anyu pee eiteng'ene nadolita Ajo kisapuk ene wueji oleng neeku kegira ene wuaji aiteng'ena iyiok Ajo keifaa nikiaku safi ataa tee siai olchamba nadolita ajo ketii mashini oo mpukunot pookin naasieki enoshi toki nikijo aing'oru duo research

Kepiki olchala loo nkishu nepiki oloo ntare petumoki ai balance enterit pemeku enterit kepej endaa netum aitubulunyie endaa tenkitoi naishaa peminyiala endaa tolchamba naa kidim sinye atututur irmutaron oyim enkare aitobiraki tenesha pee epash endaa